Ore kuna tokitin na ntokitin nauni na ntokitin sidain oleng naindim atipika enda ana ormushele na kemelok oleng tenipik ormushele na kenyae kuna tokitin na kisidain oleng.

ore ena siai adolita oltungani ogira aibung' isinkir. adolta egira aishosho daikin pee eleju pee etumoki aibung'a naa ore isinkir naa kisidain oleng amu isim ainosa, nimir sii aa iyas naaji anaa biashara ino, neeku ore ena siai naa kisidai oleng.

Kaidim naji nanu nadungu ntarikini nadungu sii esaa pee kitum anototo oltunganak otoompukunot naapasha nikidungu entumo , nikiponu airo ilomon tenebo , nikiro ilomon nikininguno pemikintoki apasha naa kira iltunganak lemurua nabo amu kisidai sininye eningoto , niaku nejia nai nanu aiko pekininguno ake pekitumoki esiai ashomo dukuya.

Eeh atalakishe oshi tesimu na embae ena nalelek oleng' amu, tinilo olduka ainyang'u ntokitin niyieu na ilak ake te paybill ashu te pochi la biashara nemenya nchilingini tesimu. Naa entoki ina nalelek oleng' na kesidai.

Ore kulo na irpaek adolita nanu tene na kidimi atuun temukunda, aa keturi emukunda, kiremi neuni irpaek. Ore peoku neikesi temashini ashu eikes ltung'anak tonkaik. Ore pee idipi naindim nilotu aitaa enkurma nindim si nipej eshali ninyanya eshali na kisidain oleng' amu, indim nai oltungani nimirr naitum iropiyiani neaku ntokitin sidain kuna oleng'.

Ore kuna tokitin pookin na keuni ketii naya lapaitin peuni anaa mpuka nyanya nkitunguni netii si naya ilarin pebulu ana irmashungwa, irmaisurin ,ovacado, ginger na keya larin pebuku kake ntokitin kuna sidain oleng ana adolta na tene ajo kegirai amir tene na keeta faida oleng amu meeta erishata niminyangu ltunganak anya ana mpuka ainosie orgalie ninosieki si nkulie tokitin napaasha nenyae si anaa fruits.

ee awa oshi esile alo aitobirie olchampa. ore pee aya ena sile alo aitobirie ele shampa, naa ore pee esidanu ena siai, namir ele shampa, nainyia, natum faida. ore pee atum enkiti faida nalotu alakie enapa sile, naa atareto oleng'.

Ee kaidim nai naikar aitobiraki naitalamaa nkishu ontare pemitoki aar ataa ninye ltunganak pemitoki aituny amu kidim nai ninyel nemitoki abuku aitobiraki na karishie si ltunganak pemeitoki adung irkiek tolokerina kitobir ina oleng.